Ha kwa mawoni makwa he mũhũri wa biacara, akaunti ĩrĩa ya kũiga mbeca, ĩtarĩ ya kũrutwo hĩndĩ ciothe nĩyo njega gũkĩra kwĩ akaunti ĩno ĩngĩ ya kũruta mbeca anytime, tondũ nĩgũkũhotithia we wĩta mũhũri wa biacara ũhote gũ save mbeca ciaku rĩrĩa ũkũruta biacara yaku, nawahota gũ save mbeca icio nowĩke nacio investment, noĩno yakuruta mbeca o hĩndĩ o yothe rĩ, we wĩta mũhũri wa biacara no ũkorwo na emergency anytime wĩkore ũkĩruta mbia ũkĩhũthĩraga, naũkore nginya nĩũrĩire capital ya wĩra waku, na wĩra waku ũtuĩke wagũthiĩ na thĩ, kwoguo niĩ he mawoni makwa ingiuga ĩno yaaa, ya kũiga mbeca, mbeca ũtegũtinda ũkĩruta mbeca nĩyo njega gũkĩra ĩno ĩngĩ

Intaneti no ĩgune arutwo magĩthoma tondũ, wĩna intaneti, no ũhote gũthomera gwaku mũciĩ, mwarimũ agĩgũthomethĩria o nake harĩa arĩ, ndũgũtinda ũgĩthiĩ atĩ kĩrathi nĩgetha mwarimũ atĩ oo ke nĩgetha amũthomithie, no ũthomere harĩa arĩ ũrĩ, na tena intaneti nĩra save cost tondũ nĩ wona rĩu angĩkorwo nĩ ũragĩthomera mũciĩ rĩ, ndũgũtinda ũkĩ need ĩyo fare ya gũthiĩ nginya cukuru nĩgetha atĩ ũthiĩ ũgathomo ũgathomithio, no githĩ no mũhaka ũkĩgũre data no wĩnayo rĩ, ĩndũkwona nĩgũgũ save ra cost ĩyo ya gũthiĩ nginya cukuru tena intaneti rĩ aaa titatene atĩ no mũhaka ũngĩarĩ na kĩũria wethe mwarimũ nĩgetha akwerethere, wĩna intaneti no ũhote kũingĩra thiinĩ wa intaneti online ũũ Google kĩndũ ũrenda gũthoma na indo ciothe cigĩkoragwo ciĩ online na ũhote wa gũtuĩka wa gũthoma, kwoguo intaneti nĩra save arutwo mũno magĩthoma na nĩ njega.